Ka anono tijni, to aneno ka kae en kar thieth kendo aneno laktar koda jatuwo ma obiro e thieth. Aneno ka laktar menyo kendo ng'iyo chal mar wang' jatuwo kendo ong'iyo gima omiyo nyalo kelone jatuwo chandruok mar wang',bang' ka oseneno gimatimore to obiro ndikone jatuwo yath kata ibiro go wang'e picha mondo onen kuma chandruok mar wang'e aye kata gimakele. kosetimo magi te, to ibiro miye yath ma oketo e wang'e kata imiye nyang'ong' ma

Ka aneno pichani to aneno ni jotendwa nitiere e od bura mamalo kendo gitwak e weche matimore sani, kendo gisomogi kachiel kachiel ka giwuoyo e weche matimore mondo oyud kaka inyalo kony weche ma gimiyo pek kata ndiko ma oketi ma oganda kata jopiny otamore mondo kik kadhi gi gweyo oko. Od bura kae e kuma igole weche kendo iyango kaka omenda mag sirikal otiyo e gwengewa kata kwonde mag sirikal kaka sikunde, od thieth gi kwonde mamoko bende.